Bo komonut boisoni eng' kokwet nyu, kityokchi teta, akiborchin lagok che mengech. Nitok ko amune mutai mami sigik anan mutai komanekit chi, nekocham kotyokchin teta, komie kakonai lakwet um kotyokchi si ye manekiten sigik, ko icheket che ketyokchi teta. Nebo aeng', kobo maana konai lakwet missing akoba teta, amu imuch kosirkei kasi ak teta kityo. Amu yeityokchi teta ak ipkoalda chego, kokakonyorchikeiy ine magutik che kamakchinkeiy. Amu nyoru chepkondok che imuch kwae kasit nyi, nekamakchinkeiy kityo. Ko notok bo maana kinet lagok chok kotyokchi teta, akorip teta.

Boishonitok keyoi en kokwet nyo kelirinda kerebesik en tuga ,kiboishi orenotok kpisto kerebesik che imuch ko kon mianwokik en tug chook anan ko til chego, kiole dipit ana ko kerichek akepuruch ak beek ake pis tuga kiyoe boihonitok karoon ako en tuga che ng'eringen

Niton ko ribset nebo ng'echirek, bo mahana ripset ab ng'echirek en korenyon anan kokwenyon, amun yeitinye chi ng'echirek chechang kouni komararun kii, amun imuch ialde ak isomesanen lagokuk anan ialde kechob banyek anan yekikis ng'echirek chu keibe factory kechoben swetaisiek muywek yekakieny kenyor bany'ek, kechoben kweinik ,kechoben mosibisiek ako missing anyun ko chito koribe bokotyek ak bikyok chebo kalenjin tugul kochutok cheribe, iwe komoswek alak ko kityokin ng'echiret chuton sikobit kenyorchigen chego ak ki aletugul neimuche kobitunen giakik chuton chu.

Nii koripseet ap.ngokaiik kokwet. nyuun kopaipachin ripseet ap ngokaik missing yaitinye (family) anan kutyet agetugul kealdai mayaiik

Nitok ko minset ab ketik yon mi tumdo agetugul bororiet nyon kemine ketik, minset ab ketik ko kobor ana keboibochini kekol ketik amuu konu ropta ako kora kutun kebuote kiit ne kiyaak, ketit ra betusyiek chu ko kiit nebo boiboyet amuu ngokol ketik biik oengu koboru kole tinye kipagenge

Nitok anyun ko kanyoiset netesetai. Tanyi ko imieni akokonam miendo ne kapar kelyek ko kechopchin kuni sikomuch kotonon akomuch koaket eng oret nekararan. Nepo oeng ko imuchi kinya tanyi kouni kotononi, kisute konyoru tanyi yekisut konyoru sutset nekararan akoite kerichek komaswek tukul yekatepi kouni. Tanyi nguno konyoru kanyoiset yekatepi kouni akikere kwaketi amu mieni ko kapar mising kelyek ko kichope tanyi anan kipirchin mnatet neu nitok sikokochi kimnotet anan sikotoret inendet matkomuch kobut akokochi kelyek kokimekitu, yetuitos ak kanyoiset komi sawa kelyek.

Nitok anyun, ko ribsetab kejirek. Kejirek chechang' kouni keribe kewet neoo. Igere kejirek chu kwagetos eng' kewet neo, amu chang' kejirek ago kejirek kwame suswek chechang'. Ko ripsot nitoni komache komi kewet neo neu nitoni, sikotoret kejirek chu kwagetis, akobiyo. Bo kelchin chi neribe kejirek eng' kokwotunwek chok, amu yekialde kejirek chu, kenyorchinikeiy maget anan samutikyok che kimakichinikeiy eng' korik chok. Kimuche kesomeshane lagok, kimuche keyate mung'aroshek, ketetesetai mung'aret amu yeialde kejiriet, akiale alak, ialdoi akiale alak, ko inyoru faida, ko notono ko mung'aret. Kejirekchu yokitinye sherehe, keenye kenyoru pendo anan kialde koba butchery. Kial eng' hotelishek chu

Nitok ko ripset nepo ngokaik. Kiripe anan kyole ngokaik chemenkech has ko chepo petut akenke chekyole siling bokol anyirip nkot koet. Nitok anyun nitesetai eng kokwotunwekchok ko ripsetap ngokaik. Iole ngokiet kopo siling pokol nepo petut akenke anyirip ngokiani nkot koet. Ko yeikere eng pikchait kouni, ni ko ngukiet nekiriponu, takomining lakini riponu chichi nkot koet. yekoet ngokiani komuchi kwaldae eleput, kwoldochi hoteli anan koeny kwam anan kolok ngokiani konyorchikei mayaik kokeny alak anan kwalda. Ku nitok anyun netesetai eng kokwotunwekchok ripsetap arekap ngokaik anan ko notok ripsetap ngokaik.

Nitok anyun ko kabatishet nepo mukandek. Neikere eng pichait ko kipore mukandek akomi kechirek cheaketos eng olin. Minsetap mukandek mising netesetai eng korenyo anan eng kokwatunwekcho. yekibat mukandek, ko nkialde korokoro akenke nepo mukandek, ko silingishek bokol ang'wan anan ko bokol somok, ko yekachang'a mukandek ne imuch inemu kuniok taman, ko chang chepkondochoto po mukandek kosir bandek. Mukandek yokitinye sheree anan harusishekcho anan matangeshekcho kiyoi muchelek ak maharakwek anan iyo muchelek iamde kimiet ko pendi mising eng siroshekcho mugandek ako mi barak beinwa.

Nitok anyun ko matundek chemenkech anan matundek chotok nyolchin borwekchok keam. Yekait kyam matundechu kichure mortet nepo barak anan kereiwot nepo barak akeam.

Nitok anyun ko kabatishet nepo mukandek. Mukandechutochu ko po komonut anan nyolchin chi aketukul komin mukandechutochu amu aldooktos akonekit komoche chitukul. Ikere chichi kotuti mukandek cha kamach kochang'a sikoyotchi chun boroindo koistokei akotutchin kora tumwokik. Makandechutok ko oldootin eng siroshekchok. Yomi tuiyoshek kiyoitoi mukandek muchelek anan ko imuch iyo mukandek akikwany kimiet. Ko yekialda mukandek ko manomekei beit nepo mukandechutochu ak beit nepo bandiat, mi barak beit nepo mukandiat amu nyumnyum kopit ako kiyoi tutikin mukandechutochu akopoe biik chechang ko notok amune ikere po maana kekol tukchutok anan po komomut kokol chichi mukandechutochu.

Nitok ko kabatishetap rubwonik. Bo maana boishonitok amu yeikere kakepal rubwonik, akende um guniok ko tayari kyalda. kabatik chechang ra kokole rubwonik amu rubwonik ko amitwokik cheimuch keam eng korikcho mising nkiwe hotelishek cheechen keome robwonichu eng karon ko kemi gaa oli keame wakati nepo lanchi. Ko anyinyen matundechu anan anyinyen robwonik mising amu ikochin borwekcho kokimekitu. Keswekap robwonichuto ko sogek. kitore sogek yekakepat mbaret ipkelumda sogechoto ak kigen arawek somok anan alak kopendi arawek ang'wan kakwek tayari kepal, kyam anan kepal akyoldoi alak.

Nitok ko minsetap viasik. Kikole viasik mising hasa eng Rift valley kekole viasik eng mbarenyo neo asikobit kealde anan kyam alak ane korikcho. Misimg ko viasik kechopoe chipsishek eng hotelishekcho anan ko sandeshek chepo gaa, kepoishe viasik kechope chips. Nepo oeng yokitinye sheree ko kiyoitoi viasik muchelek. Nepo somok, kokole viasik kekole amu kikeip kwek mung'aret, kikole viasik, yekipalde kyalde ku ikere chu kakinde kuniet kuni ko imuch inyoru kuniet akenke ko elepu mut. Kiyoktoi anyun kopa Nairobi sikwal pichoto amu boishe icheket mising kosirech akot eng risap.

Nkaker koroi abwoti kabatishetap kechirek anan kekure ripsetap kechirek. kiripe kechirek mising hasa eng Rift valley ak masaek kora mising kochome ripsetap kechirek nitok ko amune; Nitai, ko kechirechu ko yekyalde kechirek, kenyorchinikei chepkondok cheimuch kepoishe nepo oeng kikosomonso lagok chechang kopoishe kechirechu amu kyoldoi kechirek, kenyorchikei chepkondok, ko chotok chekeboishe eng sugul. Mising kora kechirechu, hasa konyo nepo kalenjin, yekakitun biik, anan yiketunis lagokcho nyikekoitoi tuga ak kechiryet, nyikekoitoi tuga aketeshi kechiryet. Nepo somok kweinik chekiboishe keboishe muiwekap kechirek, nguno yekekyalde kechirek ipkeeny eng buchery keome muwek chepo kechirek ipkechope kweinik anan kechope mushipishek. Nepo oeng, kalenjin yokalel chito anan yekarumis chito kokaporis chito nyikeenye kechiryet kianyinye chichoto.

Nitok ko kabatishet ne kibae kiyaagik ak minsetab bandek. Kiy ne tesetai eng' yu, ko igere komi bandek, akomi kejirek che agetos eng' orit. Kakiboisie kejirek chutok ko aget eng' kabande orit. Ne katakisemberi nguno anan ye katakisute, kobois kechirek chutochu kwaget koisto minutik chotok manyolunotin eng' bandek. Ko nitoni, ko katoret mkulima, matkoboisie kerichek che yaachen kosutis, anan matkosember um mbaret nyi, sinyikolaa mokochek beek. Ko kakiboisie kechiriot ni koisto um minutik chotok manyolunotin eng' bandek. Kosemberchin bandek chutochu, akobiyonyi kejiriet nitok

Bo komonut minsetab nganok eng' kokwet. Nitok ko, nganok keboisie kechobe unga chebo chapati. Unga chebo chapati anan chapati, keboisie eng' nekit kila mahali. Hotelit age tugul eng' emet nyo nebo Kenya, kochobe chapati. Yemii tuyoshek alak tugul, koboibochin biik chapati. Nguno kobo maana eng' kabatik hasa biik chebo uasin-Gishu, amuu ae komyee nganok eng' koronotok, ko kelchin anan bo maana kogol bichutochu nganok amu nyorchinkeiy chepkondok che kararan. Ye kialda nganok, inyoru chi chepkondok che imuche itoretenkeiy kimaisha Kikosomanso lagok chechang' agobo nganok. Kikomanda sang lagok chechang' eng' kokwotunwek chok eng' Uasin-Gishu ak olep Nandi amu kaalda sigikwak anan kaalda bichutochu nganok

Chu go nganuk chuton kotestai en imbar chetam ko koyam ki bur konkeljin bik Cheole tuguk chuton ko ngano Chu amun yealde ngano Chu konyorchin gei makutik kwak nganok keribe akoi koyam betushek Keren chemii bichait konganok lakini Tomo koyam kebor anan Tomo koyam keib Koba factori ngano chuton ko keljin en chi anan tinye Bahati chi aketugul nekikokol nganuk marching ki en nganuk ako yalen bik imbaret nganok kikolanda bik en bitanin akobo nganuk cheakere kounin ko nekit baibai kabisa chichiton ba nganuk Chu amun nekit kityo koyamia anan ikanye kityo koiktayari sikobit kwalda

nitok ko minset ab marakwek, marakwek kobo (maana) amuun marakwek ko mokotin en kila hoteli ak (sheree),kora marakwek keoldoi ako kunu chepkondok chechang ako biik che tindoi lagok ing sukul ko nyoru chepkondok che boishe

Nitok ko kabatishet nebo mugandek. Bo maana kabatishet nebo mugandek eng' kokwotunwek chok. Nitok ko um ngiyai beitab maragwek ak beitab bandek, kobo barak beitab mugandek. Kabatik chechang' koyani ko kogol mugandek kosir bandek amu beit ng'waa komi barak. Boisie mising mugandek ye yemii arusishek, yemi matanga, yemii sherehe age tugul, anan hotelishek cho missing kochope mugandek. Chotocho che boisie biik missing. Hasa biik che kakomach koekitu anan neranik, koboisie mugandek missing kosir bandek. Ko not amunee bo maana kogolso biik eng kokwet kogol mugandek, akoboibochi mugandek

Nitok ko ripsetab tuga. Bo maana bo maana ripsetab tuga missing hasa eng' Masaek ak Kalenjin. Amuu netai, yekirib tuga, kenyoru chego. Yekirib tuga, kenyoru pendo. Yekirib tuga, komii mung'aret nebo tuga netesetai. Nebo aeng', yekitesetai keribe tuga, kenyoru moek. Moek, moek kakogochi biut nyo komarigit. Nebo somok, yekakitunkeiy eng' kalenjin, kegondoi tuga. Kiwale tuga ak lakwet. Nebo somok, kikosomanso chechang' amu tuga. Kikwalda chechang' mbarenik amuu tuga. Kikolangkeiy chechang 'amuu tuga. Ye igere moek cho, ko mii kametwagik che kiiyei, akagenam moek chu kekerchi kimasta agenge. Ikeni nguno moek chu ipkinaka chego

Nitok ko kabatishiet ne tesetai eng' kong'atet. Kong'atet ko ole mamii ropta. Yeigere paipishek chu kakinde chu, ko kakinde paipishek chutochu sikobit yekakigol amitwogik, nyikosub, nyikosub beek anan nyikobun beek chotocho chemagoi bun koloo. Ko ngot kinde paipishek kounii, ko magoi yomyoo tuguk chotok kakigol mbarani kou bandek. Agere kakibal keringonik cheu chebo bandek. Ko makoi yomyoo bandek, anan makoi yomyoo ngwek amu paipishek chutochu, kobise agenge eng' agenge. Ko menyoru chi nebo mbarani konyolili ngwek anan bandek amu chotok kagol, konyoru beek eng' sait age tugul. Missing kobisishei paipishek chu yobo karon ko mami asista, anan ko kaskoliny ko kakwo asista. Ko chichitok kotinye chepkondok amu yega yekayam kwalda tuguk eng' yuu, koibe siroshiek. Ko barchinkeiy biik amu matugul chenyoru, matugul chetinye amu momi ropta ne kagole bicho. Kotinye kelchin amu mitei ole mii beek.

Nitok ko ribset ab tuga chebo panyek tuga chu kobo panyek, mi (companies) chebo panyek che ale tuga chutok, teta neo mising kepimani kiloinik ako kealdoi teta amuun kiloinik chechang, kiboe tuga chutok sikealda kokon chepkondok chechang akeeny pendo kende chupoinik akeib kobo pitonin

Chutok anyun ko ripsetap nego chemi ong'atet, mising komi Baringo akomi Marakwet ripsetap nego. Bo komonut anan bo maana mising kerip nego eng komoswek cheu choto amu nego kochome olemi tumwokik ak lekemoshek.

Niitok ko boisiet apribisiet ap kechirek. Pa komonut kerib kechirek anan kebai kechirek ing' kokwotunwek chookak koriik chook. niitok ko amune; netai, yekealde kechirekko much kelipane lagook chook fees anan ko chepkondok chootok pa sugul. Nebo aeng, ngoroik chekilachi kouu cheketishek kokaboisie kororik ap kechirek, yekikes kechirek akeib factory kororik keboisie kororik chootok kechobe swetaisiek miising'. nebo aeng', ye kakikweri kechirek ipkeeny, keboisie muuyto kechobe kweinik akechobe mushipisiek. nebo aeng' yekarumis chito ing'kalenjin keboisi, kienye kechiriet sikobiit kee chichotok ko nootok koba maana akinyoru miising' biikap kalenjin kobae kechirek

Yuu kopucher olekakieny Tuga sigopit keald kinamee panyeek chechang Eng bushar kokokachi piik poishonik sigogilekeee Eng sabet nywaan

Chuu KO.(Juice)anyinyeen amun kikechop Eng oret negararan poipachin piik chechang amun anyinyinda netindoi

Nitok kombaret. nepo. nganuk. akere. loriit. nemitei. yundok. koipee. nganuuk nganuuk. kotinye chepkondok (UNGA) chekipaisheee kechopee amitwogik...agere piik chepele. mbaret sigo nyumnyum. kolseet ap.nganuk

Nitok KO ripseet ap.tuga tuchuu kopa. panyeeek tugap panyeeek koecheen. nea. ako tuchutak. kendai alamook chotok cheichegeee

Chuuu KO ngamiosheeek bitunee lodwwar anan ko garisaaa ngamiet kotoboani ek olemiii ongatet amun kikichop kounitok niii ngamiet kokararan mising amun kopaisheee kelaee tugun chechang

Chuu kominset ap.kahawek. eng (central Kenya )AK (Rift valley) komitei parak missing amun me parak Siret ap.kahawek nginyoruu kahawek chechang kekese AK.kelany ndegeit AK kealda kopa. pitani Nin kochor chepkondok chechang nea akopa ripset ap kahawek

Niitok ko kaptuta nebo ketiik, kitutani ketiik miising' keboisie oret neuni . ketutani ketik netai ko ya mi tuiyet agetugul komaakse ketiik kekool sikonyo rpta nekararan anan sikokararanitu emetnyo komagakse komii ketiik. kitutani ketiik sikealde kenyorchigei makuutik chook. meche serkaliitnyo kekool ketiik sikoribweech tumwokik, sikoribwech olemong'une peek, akora kekool tumwokik amu kitinye wanyama chemi tumwokik chuutok, kiriibchinii ketik kokeny yekaikool ng'ung'unyek malaa peek

Chutok ko mung'aret nepo chepololinik netesetai. chepololet ko ng'wot ako matundiat. Kekole mising eng mbaronikyo amu kiome sogek ak kyome kokeny chepololet. Mising kealdochin chepololet biik chemi town anan ko Nairobi.

Nitok ko minset nitesetai ing ong'atet. Kikole ketik eng ong'atet yematakomi ketik sikotestai kopityo ketik. Yekakikol ketik kouni eng ong'atet nyikipisi sikobit kopityo ketichoto. Nepo oeng yekakikol ketik eng yemomi ketik konome ng'ung'unyek ye kot ndarobon netia komokonope beek ng'ung'unyek. Nepo oeng ketik ngekol kokochin ropta korobon koet eng emet. Nepo somok ketik chekikole ko kerichek alake, kerichek chepo kipkaa cheimuchi keboishe. ketichutok kokeny ko imuche kepae nego anan ko kechirek sogekap ketichutok kikole

Niii kolendaiit nekipaishee kekere tugun chemengecheeen chemiii tuguk kichikileee kiii netesetai Eng mimea

Peek Che kakitel. eng nyoo koparu Kole Mami peeek KO nguno igere Ile paisheeee Tuga olimamii peek kounoo ketengenii sigopit nekipaishee peeek sigoeee tiongik cheuu Tuga AK negoo

Boishoni ko kinetekei ako iporu kole mi biik chekapkiro anan chekapkenet anan chekitoreti. Ni ko kwong'setap kimyet, kikwonye kimyet keboishe beek akelolchi mat akeboishe saburyet yekakochumukanis beek ko kekwonye kimyet. Ko kimyoni ko keboishe mising eng emenyo amu nitok nekonech kimnotet ako nitok nekikonaita borto. Kiboibochini mising amu nginyoru chito ne tom koboishe kimyet betushek oeng ko mabaibai, ikere konyalulat chichotok amu kimyet nekikonaita koboishe ko not neikochin nyalulet. Kyome kimyet sait aketugul eng emenyo, mi cheome karon, komi cheome sait tisap, komi cheome koskolen, ko mising keome kimyet koskolen amu kimnotet si nging'ete mutai karon imi sawa.

Nitok ko katutonishet nepo ketik. kitutoni ketik sikobit koyam keip kimasta nekikole wakati nekakoyam keip. yekakitutan ketik kuni ko imuch komeche serekalit nyikekalap ketichutochu kopa kimasta ake anan yomi tuiyoshek chikakyoe nyike kepe ketik chikaketutan kou nitoni aipkekol kobor boiboyet ak kipakenke netinyekei bichoto. Nepi oeng keipe ketik aipkekolat ainoshek sikobit kosup ng'ung'unyek chenekit oino si yekarobon anan konyo maranet ko memuche beek kola ng'ung'unyek chemi yotok. Nepo somok ketik kora keboishe kipotishe, kiboishe keteksoe, ak komuch kyalda ketik, kiyoe mung'aret.

Nitok ko paipai. Yekayam paipai anan yekagony paipai ibkebute, kerar ii ak kinus. Yekagorur, kagichur kinem, ketil kobun ang'wan akicher peek eng orit akema pechot. Ko ana nin kiyame ku logoyat neteswech korotik akogonech kimnatet. Paipaishek chu chekyoldoi ko notok kokonech chepkondok anan kiam kokonech kimnatet eng borwekcho. Lakini ngiwe kimaswek chechang kegole paipaishek chuto chu sigobit kyalda kokonech chepkondok ii, chekiboisie chepkondok chuto, chekiboisie chepkondok chutok ii kyale tuguk chekimokchingei achegei.

Chuutokanyun ko kerichek chete chebo kipkaa chekakiboisie koroi kinde asista sikobiit kosaiyo kotomo nyegetuatui , yekagituatui kepeel anan kesinye borwek ngikase kwamin. ko kerichek chuutokchu pa kipkaa ko kigiboisie keny kitomo konyo musong'natet anan kerichek chekeboisie nguno chebo kasari ko kicham kebendi tumdo ipkebutot kerichek chuutochu pa kipkaa nyiketui , nyikema, akepeel. alak ko kikipeele kouu busaruk. kouu chuutochu kongemaa, nekasaiyo, kepeel akeboisie anan kemel kouu busaruk